Haha nĩ atumia mokĩte hamwe harĩa mararuta wĩra wa gũtuma indo ta mbagi. Harĩa maratũmĩra beads cia mĩthemba ĩtiganĩte. Magacitumanĩrĩria hamwe na itambaya citiganĩte, nĩgetha magacoka magathondeka indo ta mbagi.

Haha hena mũirĩtu na mwanake harĩa maronekana nĩ andũ me na ũrata. Harĩa mũirĩtu araganĩra mwanake kĩndũ akĩmũtaragĩria, harĩa mwanake aronekana ena gĩkeno mũno, kana rũgano rũu nĩrũramũkenia mũno.

Haha nĩ andũ erĩ marutaga wĩra supermarket -inĩ. Harĩa ũmwe aronekana nĩ akuĩte katoni ĩna indo, kuga atĩ nĩagũbanga shelf -inĩ. Ũrĩa ũngĩ ena ibuku na karamu, kuga atĩ nĩwe ũracitara agĩciandĩkaga indo iria irĩ ciĩ shelf -inĩ.

Ũyũ mũthũri ararũtĩra wĩra kambuni ya Box Leo, harĩa marutaga wĩra wa ũkui wa indo. Haha marakua indo cia kuuma kambuni-inĩ ĩmwe ĩtagwo Umoja, harĩa maracikua magĩcitwaraga kũrĩa kambuni ĩtĩtio ici indo.

Njoyaga mboga ngamĩruta mathangũ, ngamĩthambia ngamĩtinangia tũnini tũnini, ngoya nyanya ngamĩthambia ngamĩtinangia tũnini tũnini ngaiga kando, ngoya gĩtũngũrũ ngagĩthambia ngagĩtinangia tũnini tũnini ngaiga kando, ngoya thaburia ngamĩigĩrĩra riko, ngekĩra maguta, ngekĩra gĩtũngũrũ ngakoroga nginya kĩhĩe, ngacoka ngekĩra nyanya ngamĩkoroga nginya ĩhĩe, ngacoka ngekĩra mboga ĩrĩa yakwa ngamĩkoroga, ngekĩra gacumbi ga kũgwata nginya ngakunĩka nginya cihie ngacoka ngaciruta. Harĩ ikorobia, ndĩrĩoyaga ngarĩthambia ngacoka ngarĩtinangia. Harĩ maembe, njoyaga ngamathambia ngacoka ngamatinangia. Hari watermelon, ndĩmĩoyaga ngathambia ngacoka ngatinangia.

Haha nĩ gĩcunjĩ kĩmwe kĩa thirikari kĩrĩa kĩrutaga wĩra wa igeranio bũrũri-inĩ wa Kenya. Harĩa maheyanaga kĩgeranio kĩmwe, harĩ kĩrathi kĩmwe bũrũri-inĩ wa Kenya. Harĩa kĩgeranio kĩu gĩkagwo mũthenya ũmwe na o ndagĩka imwe. Cigacoka igeranio icio cigatukanio cigathiĩ ikamakĩrwo handũ nĩ arimũ a Kenya.

Haha nĩ mwena wa mocarĩ, harĩa mwĩrĩ wa mũndũ ũrehetwo, ũkahumbĩrwo na gĩcuka kĩa hwaiti. Harĩa ũrenda gũthĩnjwo, nĩgetha ũrorwo nĩkĩĩ gĩatũmire mũndũ ũyũ akue.

Haha hena andũ atatũ, erĩ nĩ anake arĩa mararuta wĩra mbucarĩ-inĩ. Ũyũ ũngĩ nĩ mũirĩtu mũithĩramu ũrĩa ũkĩte kũgũra nyama mbucarĩ-inĩ. Harĩa ũmwe amũtinangĩria nyama, ũrĩa ũngĩ ararora message ya M-pesa kana mbeca iria mũirĩtu ũyũ atũma nĩciakinya.

Haha haronekana nĩ mwena wa gĩcagi mĩgũnda-inĩ harĩa harahana ta hena ũrĩmi ũthiĩte na mbere harĩa kũroneka kwĩna maĩ maingĩ nĩkuga atĩ ũyũ ũrĩmi nĩ ũrĩmi wa mũcere . Wakerĩ, no ĩkorwo nĩ kũndũ gĩcagi-inĩ kũrĩa kwarahaga maĩ rĩrĩa kwaura mbũra nyingĩ.